Ũndũ ũyũ ũrabatarania, wethe tinga, angĩkorwo nĩ tĩrĩ wĩ matutu, ĩthiĩ yanjĩtie kũharagania. Matutu macio mothe ĩthiĩ ĩkĩharaganagia, ĩthiĩ ĩigananĩtie, nĩguo mũgũndũ ũcio ũtuĩke wa kũiganana. Ĩngĩthiĩ ĩkĩigananagia ĩkĩrangaga, rĩa mũico gũtigagwo nĩ kwaiganana. Ũgwetha tinga kana ragita ya kũruta wĩra ũcio. Ĩthiĩ ĩkururĩtie, nginya matutu macio mathi ĩigaanĩtie, matuĩke nĩ mathira. Ĩigananĩtie mũgũndũ ũcio wothe ũgũkorwo ũhana kĩharo. Ĩkuiganania wega mũno tinga.

Aba nĩ andũ marũrũnganĩte maretete thĩĩna mũno no ũkorwo nĩ mĩtĩ ĩtemengĩto mũno na nĩ marũuga mĩtĩ ĩbandwe kana rĩngĩ makarũrũngana nĩ ũndũ wa mĩtĩ gũtemwa mũno matĩrenda ĩtemwe nĩ ũndũ wa gũthũkia itũra rĩao, rĩu marũrũnganĩte makiuga mĩtĩ rĩngĩ ĩtiganwo nayo kana makiuga yongererwe ithiĩ na mbere na gũkũra nĩũndũ wa rĩera rĩega na kũnyitia tĩĩri.

Barabara ya kuma Kenol kũthiĩ Nairobi, barabara ĩyo yathondeketwe nĩ Uhuru, na akĩthondeka barabara ĩyo athondekaga ngari inyibanyibe, no ĩ ngari nyingĩ makĩria, na ĩ ngari nyingĩ mũno na barabara ĩyo yakĩtwo i barabara inya na ngari icio no ibibinyanaga nĩ ũrĩa i nyingĩ. Rĩu ũndũ mũnene ũrĩa ungĩkwa nĩ barabara iyo yume kuma Kenol ĩretwe yũke ĩthiĩte ya Karatina, yũke ĩnebebetwe o ũguo yũke ĩretwe ĩkinye Makutano, yakinya Makutano ĩretwe kũndũ gwĩtagwo Thagana ĩnebebetio o ũguo ĩgĩkinya kũndũ ta Karatina ngari igũkorwo ciatuĩka cia kũnyiba, tondũ barabara nĩ ya nebeba na nĩ yarama makĩria ĩngĩkorwo ĩro ya barabara inya ngari icio ingĩũka ĩbũthe gũkĩra rĩrĩa ĩ barabara ĩnya kuma Kenol kũthii na kũu ya Nairobi na kuma Kenol gũka ya Makutano nĩ barabara igĩrĩ, koguo no ikũbibinyana rĩngi ngari icio rĩu wega ĩngĩũka yaramĩte ũguo ndatarĩria ĩngĩkorwo njega mũno ĩkiuga ĩkinye Nyĩri barabara icio gũtĩ ngari ingĩkabibinyana rĩngĩ tondũ barabara nĩ njariĩ na ngari ciũkĩte inyibĩte.

Ũgĩ kanyita gĩkombe gĩkĩ kĩa mũbira no nginya mũng'ang'ane, kĩndũ kĩambere mũkorwo na adabu, mũkorwo na wĩiguano nĩguo mũbote kũbũra mũbira wega, tondũ ona abũri ma mũbira marĩa ma mwena ũrĩa ũngĩ, noguo marang'ang'ana matuĩke makũnyita gĩkombe gĩkĩ, rĩu maũndũ marĩa andũ mageragĩra nĩmageragĩra maritũ mũno no nginya mwĩke tici wega mũng'ang'ane mwĩke tici mwĩigĩte itherũ, na mũgĩe adabu mũtuĩke ma kũiguana, nĩguo mũtwarane thabarĩ ĩmwe nĩguo mwĩingĩra kĩbaro mũbira mũwĩkũ e wega, nĩgũo team ĩrĩa ĩngĩ mũtuĩke ma kũmĩcinda na mwamĩcinda nayo mũkũthiĩ o ũrĩa mũrathiĩ mũbũrĩte mũgĩcindaga team iria ingĩ, noguo mũkũthiĩ mũgĩĩte maũndũ mega, namũgĩe mũthĩi mugĩĩte maundũ mega na mũgĩe na kũng'ang'a kũingĩ, rĩa mũico mũtuĩke makũnyita gĩkombe gĩkĩ.

Mabuku marĩa mũrĩmi abatiĩ gũkorwo akĩiga nĩ mĩingi. Kĩndũ kĩa mbere mũrĩmi akombora mũgũnda, arĩmithia na akarithie acoke kuuma ũguo athiĩ agũre mbegũ yake oke abande. Maũndũ acio mothe areka nĩarandĩka mabuku-inĩ kana ibuku-inĩ rĩake. Ũrĩa agũthiĩ na mbere gũtungata mũmera ũcio wake, no agũthiĩ na mbere kũandĩka, nĩguo nginya akinya ba kwendia akorwo na ibuku rĩake rĩagwĩka mathabu make, nĩguo arĩkia gũika mathabu make, one kana nĩathũkũma kana nĩkacina, ũguo ibuku no nginya akorwo narĩo rĩa kũandĩkaga mabataro make marĩa mabataranĩtie na marĩa ekĩte mũgũnda-inĩ ũcio.

Mũndũ marĩa mangĩkorwo makĩngenia aba nĩ maingĩ mũno iria rĩrĩ rĩ mũrĩo mũno, na kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩ kĩambere nĩ kwamba kũrora tarĩki cia kĩndũ kĩu wagũra. Tondũ nĩ ũkoraga wagũra kĩndũ kĩna tarĩki bĩtũkanu, kĩndũ kĩu nĩkĩthũku nawe ũ ndũramenya. Rĩu ũgũkua kĩndũ gĩthũku kuma nduka-inĩ ĩyo wagũra ũgĩkinya mũciĩ ũkore nĩ gĩthũku, kana ũkinyire mũciĩ na wabea ciana ciakĩbũthĩra kĩrĩ o kĩthũku o ũguo. Na ti wega ũcio nĩ ũgwati mũnene rĩu ũbatiĩ kũroraga mũno ũkĩgũra kĩndũ kĩu tarĩki cia kĩo.